e kind puro kodhi achiel e puodho kod puro kothe mang'eny e puodho, ahero pidho kothe mang'eny nikech kothe mang'eny miyo iyudo chiemo mang'eny mopogore. To kipuro kodhi achiel tiyudo ni puodho no nyalo tho makata cham midhi yudo kata chiemo miyudo onge. To kikiko kata oganda gi oduma ka oduma ok oyudore maber tidhi medo goganda tiyudo ka tiyudo chiemo maber to kata kapo ni ing'iyo kama ipuro to pesa mi itiyo godo e nyiepo cha nyalo duogoni . To kopogore gi mano, okonyo e rito ndhadhu mar lowo kipidho oduma kende iyudo ni nitiere ndhadhu moko ma idhi tigo goduma to ka ipidho oganda gi oduma to gidhi tiyo gi ndhadhu duto man e lowo.

Ohala mayudo komed ber mar lowo kitiyo kod gi gik jamni kod oboke en ni bech gi ok tek. Iyudo ka samoro in gi dhok koro gige jamni kaka mag dhok kata mag gwen kata mag oboke gi yudore e yo mayot, ok iti gi pesa mang'eny kidhi nyiewogi . Mar ariyo iyudo ka gik dhok goboke gik jamni gi gik oboke tieko ndalo mang'eny kapok orumo o lowo to ming'iewo to kosetigo dichiel to chuno ni ka chieng' moro ichaki komo puodho no to ichak iitiyo kode kendo to mag gik jamni kod oboke budho ndhathgi budho e lowo.

Pur malach dwaro ni ibed gi puodho maduong' odwaro bende omenda makore lach to pur matin iyudo ka ok ibi tiyo gi mwandu mang'eny mondo mi ilose kata ka en bur to bende ok ibi dwaro gik mang'eny mondo mi ilose chiemo. To an ahero pur malach nikech gimiyo ayudo kaka anyalo yudo chiemo mang'eny kendo ma ayud chiemo moko manyalo uso mondo ayud omenda makonyorago e ngima.

Kothe manyachon ber kipuro kuonde ongoro motwo nikech gin gin gi teko mar dak kata kuonde ma ongoro to kothe ma nya sani iyudo ka gin teko gi ok ng'eny mana ka omedne gi gik mamedo ndhadhu e lowo eka tegi tim maber.

aja neno ga nyawadwa modak e batha. Gik mwathoro wuoye gin kaka nengo mar ngima kaka mwandu mag gik moko nengo gi oidho kuonde mopogore opogore kendo gi gik minyalo tigo mopogore gi gik mapile mawang'eyo. Gima chielo wahero wuoye weche mag dongruok kod ohala kaka wanyalo konyore mondo mi wadongre kawatimo weche kungo kaachiel koda holo pesa mondo mi yo wadongre go ka watimogo ohala. Machielo wajawuoye weche pur koda pith mar jamni, wapuonjore e weche pur mar pidho kothe mopogore opogore kendo gi pidho jamni ka watiyo gi gik mwayudo kuom jamni e loso puothewa.

Chiemo kasetedo to aweyo e sufuria to ka poni en chiemo ma ang'eyo ni nyithinda koa sikul to biro chamo to aketo e bakunde manyasani mamiyo chiemo ok kwe kendo atemo ni aume maber mondo kik lwang'ni kata olwenda donje. aito atemo ni akete kama ok onyal gore piny kendo atemo ni akete kamoro ma ka gibiro to ginyalo nene mapiyo maok gichandore gi manye

pur mimedo oboke ober nikech oboke yudore e yo mayot kendo gin kamoramora mok chandi nidhi manyogi. Koro nengo gi ok tek omiyo gikonyo japur kungo omenda .Ae gik mamedo kute e lowo bende ber, nikech kutego miyo giya gikunyo lowo aeto gimiyo tiende cham yudo kuonde ma donje mayot mondo miyo gi ka mondo miyo giyud pii koda ndadhu mopogore opogore ma ginya yudo e lowo .

gima ahero timo odhiambo kodhiambo en ni mokwongo ang'iyo tij nyathina koa skul kuonde manokotimo maber atemo ni mondo akonye. Kae to arito saa koseromo mar neno weche tuke kata weche lendo mopogore opogore gi kipindi maero e tivi seche moko ka stima olal ahero somo buge maero mondo mi omeda rieko ko kaluwore gi weche mapogore opogore matimore e piny.

Kaen chieng' sikul to akuong aiko nyithindo ma alosnegi gima gimadho, ka gisedhi sikul to adong' atimo tijena mag ot kata kaen luoko sende kata kaen luoko to chieng' ma adwaro dhi puodho tachako gi puodho kase a e puodho to aduogo atedo ,wachamo chiemo mar saa abirio korka achako donje tije mag ot

Ber mondo mi jopur opidh yiende e kind cham nikech yiende duoko teko mar yamo kod auka mapek piny. Koro sama yamo nitiere mang'eny yamo ok nyal goyo cham piny. Mar ariyo , nitiere kothe moko magawore koro ka nitiere yiende to yiendegi konyo cham mamoko magawore mondo mi oyud kama ginyalo makore motegno.

kwath mar tweyo dhok ber nikech mokwongo ober ka in gi dhok matin ma kwan gi ok ng'eny. Mar ariyo kapo ni itwecho tokibii dwaro jakwath kata jok makwayo mang'eny mano nyiso ni ok ibi tiyo gomenda mang'eny e rito jamni. Mar adek ober kama puothe ok donge kama yudore kama chiemo yudore kanyachiel.

ka sitima ola eseche ma otieno e seche ma atedo ,anyalo moko toja mar simu mondo mi amenygo gima atimo mondo adhi go mbele to kata kamano anyalo tiyo gi toch kopogore gi toch bende anyalo nyiewo misuma mondo abed go maka sitima olal to anyalo moko to kopogore gi mago anyalo bedo gi sola koda teini maka sitima olal to sola gi teini kas konya e keto ler ei ot.

kothe mag legumes iwiro kwiri kapok okom mondo oneg kute moko madibed ni nyalo bedie kuom gi mondo omi ka okomgi to gidongi e yoo maber maok gikelo tuoche maricho e puodho

ka awuotho kachomo dala to ayudo jakong'o momer kendo onindo e chuodho anyalo dhi manyo jodalagi kapo ni ang'eye anyalo dhi manyo jodalagi mondo obi okawe. To kok kamano anyalo luongo jok man machiegni mondo okonya yuaye owuogi e chuodho obede kamoro maber bere.

Edalawa wanyalo tiyo gi mo kich ewiche gimoro kaka ringo mondo mi o kik kute maricho donji e chiemo no. Seche moko wanyalo kawo chiemo no waketo kama ng'ich lony manya sani wacho ni fridge mondo mi o kik kute donje mondo chiemo cha otow. Mar adek wanyalo kao chumbi wapore mondo ogol chiemo cha kosegolo pige manyalo miyo okethre cha to koro obudho kapok okethre . Gimoro kaka rech kata omena inyalo tuo e chieng' matuo kosemoe chieng' motwo to onyalo budho kuom kinde malach kapok okethre kendo wanyalo kata keto chiemo gi eot koseketgi e ot tifundo odno gi iro ka iro osebede to ironi bro miyo chiemo cha ok kethre mapiyo.

Odhiambo ka odhiambo ka nyithindo oa skul akuong aneno ni gigonyo lepgi mag sikul ma gilogo lwetgi maler to amiyogi gimoro gibilo, chiemo moro gibilo kata kaen nyuka kata kaen mchele moro mane akano negi. Tok mano anyalo pogo gi tich, achiel oluok kata sande moko ma gichieme ,mar ariyo nyalo ywecho kama gichiemo no kaponi olil, aito bange no amiyogi thuolo matin mar tugo aito ka gisea tugo ka giduogo giyudo ka aseloso chiemo ma Odhiambo. Sama pok gichiemo to akuong aneno ni akale bug gi ma angeyo gima ne opuonjgi, ka gisetieko to amiyogi chiemo to walemo aito koro wadhi nindo

Ka pi olal ka pok atuomo to akwongo angiyo ni ana gi pii maromo nade eot to gin gik mage madwa timo. Kapo ni adwa nalwoki to koro ok alwoki alawo mana sande takwongo aneno ni jii olwokore mii oyudo chiemo. To akwongo atemo ni pile ka pile akano pii ma kapo ni pii olal kapok atuombo to an gi moko manyalo tiyo go kapok pii ochak oduogo.

ka chilo omako na nanga, to akuong ang'iyo ni en nanga maa kala mane, kae to akao pii tabude go gi omo kata jik awe obudho kanyo matin koka achako dunye.

ka adwaro chiemo manyalo chamo otieno no kinyne gokinyi gi saa abirio, to atedo gimoro kaka chapat gi olayo kata chapat gi oganda. .Seche moko anyalo tedo nyoyo tachielo gi waru..To kopogore gi mano bende anyalo kayo kao oganda kata olayo tatedo gi mchele kendo chiemo bila gi anyalo chamo didek mano nyiso ni otieno, okinyi gi kinyne saa abirio

Mondo jii oduok chien lal e ngimagi ma pile ka pile ginyalo ng’iyo kit omenda ma giyudo gi dwarogi ma pile ka pile. Kaponi nitiere gigo ma githoro ngiew maok konygi ahinya to onego obed ni giweyo mondo gine kaka ginyalo kungo. To kopogore gi mano bende ginyalo medo timo ohala moko manyalo medo gi yuto mondo kik gibed gi lal

Mondo mi ited kuon, mokwongo nyaki bed gi pii, nyaki bed gi mogo, nyaki bed gi sufuria, nyaki bed gi mach obed mar kendo jiko kata gas, nyaki bed gi oluth kuon. Mokwongo ibiro kawo pii iol e sufria kar moromo gi jokma idwa tedo ni gi kuon kisekawo pino ikawo sufria ikete mach irito ma pigno papni. Ka pii osepapni ibiro olo mogo matin matin kirudo manyaka obed mokorore aeto ibiro loke ibiro siko kiloke mondo kik owang' bang' dakika moko apar kuoni biro bedo ni osechiek.

Inyalo ng'eyo ni koth ochiegni chwe king'iyo boche polo ka gin rotenge to gichiegni gi piny ting'eyo ni koth ochiegni chwe. Kinde moko iyudo ka liet bedo mang'eny kata auoka loko kakokudho oa e nam kobiro e piny motwo .Kopogore gi mano bende wanyalo winjo e lendo kajok ma n'gi lony mong'eyo chal mar kor lwasi nyalo landonwa ni koth ochiegni chwe.

Gima kama ka aneno to ang'eyo ni jii ariyogo ong'ere. Mar ariyo gima biro epacha en ni giwuoyo kuom gimoro ma miyo gi mor kata gipimo weche mag ndalo magisekale kata weche magisewinjo kata magichano timo e ngimagi.

gima biro na e paro kaneno gima kama en ohala mopogore opogore maji timo e dukni kata e apeini kata e bombe madongo. Mar ariyo, gima biro e pacha en ni jii kalo kuonde gi, jii wuotho kendo sama giwuotho ni to gineno gigo ma ong'aw kuonde mopogore opogore kendo gibedo gi gombo mar ng'iewogi to gikone ging'iewogi ma jok mane uso go yud omenda.

magi gin nyithindo achiel wuoi achiel kuomgi nyako to gitugo tugo moro manenore ni miyo gi mor ahinya kendo gichalo gima gikopo kipindi moro mane gineno ka timore kamoro.

Ma en bath wang' apaya. Bath wang' apaya ni aneno ka jo apiko ochungo apikni gi kendo rito jowuoth malor e mtokni mondo oting'gi katero gi kuonde mopogore opogore. Jo mtokni bende ochung' karito jowuoth mondo gikow gi kuonde monego gidhiye. E wang' apaya kaa nitie joohala mawuotho gi gik moko kauso kendo jok moko bende nitiere maloso gechni kata katie gari okethore to gimedo ne muya.

gima biro e pacha kaneno gima kama en riwruok mag jii mopogore opogore mobiro kanyakla mondo otim dongruok kamoro, kendo iyudo ni gikonyore mang'eny kendo gidongore kokalo kuom tich matek ma gitimo ne ng'ato ka ng'ato.

Tich mar miyo ng'ato hola ber nikech kapo ni ng'ato omi oholi omenda to kaponi ibiro dwoke tibiro dwoke gi nyinyo kaluwore gi kaka uwinjoru. Nyinyo ni nyalo konyi mondo inbe idongri eyore mopogore opogore .To in ng'ama okony go menda inyalo dhi tiyo gomenda ni e tieko e tieko tiji moro manichako tokorumo kata e jolo kari moro mane odong' marach.

kaa ang'eyo joma mine kendo ang'eyo joma chwo. Joma mine nigi nengo e gweng' nimar gi gin ema thothne gitedo ne anyuola ,giluoko lewni, giiko nyithindo sama nyithindo dwaro ni mondo odhi e sikul kendo giloso ler mar ot. Joma chwo bende tiyo matek mondo mi giyud kaka ginyalo yudo kaka jii chiemo kaka jii rwakore e kind mamoko.

sama ayiero kwan mar omenda ma abiro keto e akaunt en ber ma adwaro mondo abed godo mbele. Anyalo bedo ni anyalo, adwaro yao ohala moro mondo omeda yuto kata anyalo dwaro ni akung omenda mondo ager go ot, anyalo dwaro bende ni mondo akun akun omenda mondo chieng moro achulne godo nyithinda pesa e sikul ka gisomo, anyalo dwaro bende ni akan omenda mondo atim go gimoro manyalo konya e ngimana